Ũyũ nĩ mũrĩmi wa gojeti, na rĩũ nĩarĩkĩtie gũthiĩ mugũnda gũgĩrora kana nĩcikũrĩte nigetha atuĩke wa kũgetha, rĩu ũngĩenda kũruta mũndũ kũgetha gojeti rĩ, wagĩrĩirwe gũthiĩ nake mũgũnda, mũgakĩrora kana nĩ ngũrũ kana nĩikinyĩtie ihinda rĩa kũgethwa. rĩũ ũgakĩmonia ũrĩa cituagwo mũgacicokanĩrĩria handũ, nĩgetha onake amenye kũruta wĩra ũcio na rĩũ ũgakĩmwĩra atĩ, nĩagĩrĩirwe arĩkia gũcitua owega rĩ abatie gũcitwara thoko ,nĩguo agaciendie nĩgetha akĩonere ũmithio wĩrainĩ wake.

Thikũ ici andũ nĩ makũragia thamaki thĩinĩ wa mĩciĩ yao, tondũ thamaki nĩ ciendetwo mũno, rĩu nyama yacio gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩtigithia, ta rĩu ũyũ nĩ mũrĩmi woma, na nĩagĩthondekeire thamaki ciake wega, ĩĩ harĩa cirĩgĩikaraga nĩgetha ciciarane nake akĩyonere umithio wake, ona ningĩ agagĩciria na iria ingĩ agaciendia, rĩu nĩ arakĩoneka atĩ arĩ na ũgĩ makĩria, na kĩo athondekete na njĩra njega ũguo, rĩu haha nĩ aroneka nĩ irio aracihe nĩgetha thamaki ici ciake cithiĩ na mbere na gũkũra ona nginya gũtherema, nĩguo nake agacĩre mũtũrĩre-inĩ nĩ ũndũ wa ũkũrĩa wake wa thamaki.

Andũ nĩ maragĩrĩirwo maikare makĩmenyagĩrĩra mĩrimũ ĩtiganĩte ya ngothi na ithemitho iria cionekaga thĩinĩ wa andũinĩ, ta rĩu nĩkĩo wonaga andũ mendaga kũmenyera handũ hamwe, harĩa enjagĩrwo mategũikara magĩcenjacenjagia, tondũ rĩrĩa wathiĩ handũ wenjwo wega na wakenerera ũtungata ũcio rĩ, nĩ wũigua atĩ hau noho ũrĩ coka, nĩgetha wenjwo, tondũ mũndũ ũcio wa kwenjire, akwenjire wega na ũgĩkenerera ũtungata ũcio wake, rĩu ningĩ rĩ ndũngĩtuĩka wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩtiganĩte nĩ ũndũ wa ithemitho kana nĩ ũndũ wa gũikaraga ũgĩcenjagia andũ arĩa marakwenja, nĩ kĩo arĩ wega we ũmenyere gũthiĩ handũ hamwe tondũ ona mũkwenji nĩ arĩonaga atĩ ti therũ we gũtirĩ hĩndĩ ũthiaga kũndũ kũngĩ nake agakũrutĩra wĩra na njĩra wega, nawe ũgakena.

Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia o wothe akĩheyo mwana nĩ abataraga motungata nĩguo ahote gũcokereria hinya wake wa mwĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio aruti wĩra a thibitarĩ nao nĩ makĩoyaga ikinya rĩa kũmũtarĩria maũndũ marĩa agũbatara kũrũmĩrĩra nĩguo ahote kũgĩa na hina, kĩrĩa arĩrĩaga, ona mawĩra marĩa atagĩrĩirwo nĩ kũruta nĩgetha ahote ona gũgĩtungata mwana wake, nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩ aheagwo kliniki, kũrĩa athiaga thibitarĩ mahinda kwa mahinda kũrĩa athiaga agakĩrorwo ũrĩa we arathiĩ na mbere o hamwe na mwana wake nĩguo mwana agakĩheo njanjo iria abataranĩtio nĩcio, rĩu kwoguo no nginyagĩa atigagĩrĩre atĩ kliniki ciothe iria ahetwo rĩ nĩ arũmĩrĩra nĩguo nake agĩteithĩke na agĩe na hinya na acokererie ũgima wake mwega, nĩguo ahote kũrera mwana wake.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atua itua rĩa gũkĩhingũra akaũnti ya bengi rĩ ,ĩ nĩguo akĩone kũrĩa arĩithagithia mbeca ciake, agĩrĩirwe nĩgũthiĩ na kĩbande gĩake na nĩgetha atuĩke wakwĩandĩkithia nakĩo, rĩu nonginya ningĩ akorwe na pin yake ĩrĩa ya KRA, nĩgetha acoke ahingũre akaũnti nakuo athiĩ harĩ iratathi aheagwo aihũrie na nĩguo andĩke marĩtwa make mothe ona andĩke kũrĩngana na ũrĩa marĩ gĩbandeinĩ gĩake na nĩgetha agĩtuĩke wakwabia kũigithia na bengi ĩyo akĩhingũra nĩguo athii na mbere na gũgĩtherema iona kwĩigĩra mũthitho nĩũndũ wa matukũ make ma harĩa thutha.